Mokwongo ngato nengo bedgi yie mag tich modwa timogo tijni kasto, obed jalno mochiwore kendo mani gi ndhadhu mathoth mar timo tijni. Nyaka obed gi chumbe kata gigo ma itiyo godo tijni, kaeto obed ng'ama biro pile ka pile, madwaro ng'eyo lony kata madwa puonjre mathoth ewi tijni. Tijni ichako ka ichako kuom tiegi ka idhi mbele nyaka kuma ichomo gi gie ma obedo kama koro ginyalo golo pii e puodho. Kaachiel kachiel ka dhi ne olemo mopidhi kaka nyanya, alode kod gik mamoko. Tijni chutho chutho dwaro jopuonjre mowchiwo chunye kendo manigi siso mar somo tijni, kaachiel kod ng'eyo koa kuom jopuonje to kata koa kuome owuon nyaka obed ng'atno madwarore puonjore tijni.

Chon gi lala ne ayawo tich ma ked kod ma. Kendo ne apidho olemo mangény. Bangé ne aolo negi pi kendo ma aritogi ba gidongo, nyaka gichopo kanyo ma gidwaro nyak. Apoya nono, kute ne obiro ba oketho gi kabisa. Kendo ne ayudo lal maduong' ma ne ok ayudo ohala kata matin. Gini nogoyo chunya, kendo ne ogolo paro na duto e wach mar pith. Are chieng'no ne aluoro tijni ka aparo ni sa asaya matime, to abiro mana yudo lal ma ok ayudo yuto. Omiyo kata adwa temo ni atime, to pod an gi luoro, kendo awinjo mapek ka aparo ni pod abiro yudo lal machal gi mane ayudo chieng'cha ka ne apidhe mokwongo, ma chieng' okethe, kedo otwoye mi ayudo lal mathoth, mokalo ahinya.

Tijni ne ahero ahinya jowa kendo ne an gi siso mar timo tijni. Ne aparo ni onyalo miya yuto mathoth. Omiyo nakawo paro na duto kod rieko na duto mondo mi atim go tijni. Ne akelo kotha mi apidho maber kendo chutho ginyak malong'o . To apoya nono jomoko nochako biro mokawo kothe na kama ne asechako pidhe. Ne abedo gi chuny lit ka kothe duto mane apidho koro ne olal alal nono ma ok ayudo yuto moro amora. Kodhi masepidho alufu abich kod wiye mane aseludo kendo aloso maber nodhi nono mok okelo na yuto moramora kata kaka ne aparo ni dokel na yuto, kendo biro miyo ayud ayuto kum teko kod kinda mane asetimogo tijni kuom ndalo malach ka ageno yude e gimoro.

Tijni nikod nengo e alworawa nikech okelo yuto mathoth kendo ok odwar tije mangény mondo omi olosre. Ikawe a chiel ka achiel ka owuok e puodho, kendo itere nyaka ilose, kendo midhi kete machiegni mar tich, mondo oti kode achiel ka achiel. Chutho ok odwar tich amingá kendo ok odwar omenda mangény mondo omi olose. Bangé ka oselose, to okelo omenda nyadinwoya mar mane otigo e lose. chakore pure, doye, ng'wede kata tere e chiro. Ema omiyo ji ohere ahinya e alwora. Nikech piny owacho be osendiko ji, kendo koro kawo mana jok ma timo tijni, Gikawo mwandu manegiseloso koae puodho, kendo itero nyaka kuma idhi lose mondo gitigo achiel ka achiel.

Gini kelo wach mar pidho kothe matindo kuma iketogie mondo gidongi kuom ndalo moko, kaeto igologi kendo iterogi nyaka e puodho kuma idhi tiye kodgi kata idhi ludgi. Ka ikete kothe kuom ndalo manok ka irito mondo gitegno kata gibed madongo minyalo choki e puodho kata minyalo ti kodgi achiel kachiel chutho. Iketogi ka mondo omi kothego onyal dongo kendo bed motegno mok ogol ka e puodho to giyudo kaka ginyak kendo gibedo ka gisetegno ma ok gilal nono. Itimega ne kothe matindo kaka koth sikuma, kodhi mar kabej kod kothe moko minyalo ludi kapod tindo to irito mabed madongo kaeto iloko kuma idhi ketegie e puodho kaka kodhino mar kitungu.

Mondo mi ng'ato otii tijni nyaka obed gi lony mathoth. Nyaka obed ni osetiegore kowuok e tie japuonj moro, kata en gi lony kowuok e mbalariany, kata kuonde tiegruok mopogore opogore .Tijni ichako gi ng'eyo tudogi ka ikelo chumbe kanyakla, kendo iketogi e winjruok achiel mondo mi gitii kendo gikel tich kanyakla kaka idware. Bang'e to ibiro riwgi achiel kachiel nyaka ochopo kuma idware mondo mi otim tijni. Jatim tijni nyaka bed ngama nigi kinda jalo madwaro somo kendo moyie tiegore kendo mane jakinda ma ong'eyo gima odwaro timo owuon.

Tijni keto tich bedo mayot ahinya. Okelo gigo duto midwaro tigo kanyakla achiel kendo oriwo gi mchiegni modno mi tii kodgi e kanyakla achiel, ma ok manye kuonde mopogore opogore kata ma ok giruwore kuonde ma gintiere.

Mae en kinde mar keyo. Ikayo nyanya ma osechiek igole e puodho kendo ikete gino miting'e go kitere kuma idhi use kata kuma idhi kane , ka orito ndalo ge ma oromo mondo odhi tere kendo yud kuma inyalo use kata itiyo kode achiel kachiel ma ok okethre kendo.

Tijni nigi nengo ahinya e alwora nikech oloso ogund gik mathoth ahinya. Kuome inyalo yud gikmoko kaka lewni ikawo lewni kendo iloso gi pamba. Pamba loso lewni minyalo tigo kendo kirwako. Kendo achiel kachiel inyalo ti kode e osiptende e piny mangima, ka itiyogo e thiedho jotuo kata yueyo kumoro bang' kosechwo. Kendo itiyo kodo e loso kombe ma ji bete, kata loso gigo mag nindo mayom. En gi tije mathoth ahinya e alworawa kendo chutho ong'ere kuom tije kendo umbe malach ma ji te ong'eyo.

Tijni oselokore kuom kinde mathoth. Ndalo mokalo chien kucho ne inyalo tii gi gigo madongo mondo mi kata dhano ne nyalo kawo ndoo todhi omo go pii kendobilo olo. To kaluwore kod lony manya sani, tijni osebedo mayot nilkech teko mar chieng' oseketi manyalo goyo kendo i itude mondo ogo pii kendo otigo kinyalo gone olembe kata cham mo opidhe puodho ndalo mag oro kata ndalo ma chieng' ngeny, mondo mi okony cham kata olembe mopidh e puodho mondo mi otim maber ka iolone gi pii e kindego ma oro nitie, kiny kata odhiambo pile ka pile.

Ma ne manyiwa. Ne itiyo kode bang ka osedo puodho mobedo maler to ne ikawe kendo ikete e tie bando ka tie bando, ka itiyo kod rapim ma oromo kaka ondiki kendo kaka ne osewach. Nikete mondo mi onyal jiwo lowo kendo keto roteke mag lowo obed mabecho mondo mi cham kata gigo mopidh kode onyal nyak maber. Kane osekete to omiyo chama kata gigo mopidh kode nyak mochiko kuro kendo golo ohala maber kabisa mopogore gi mago mane ok otii kode.

Asewinjo ni ma en rapim minyalo pimgo liet kata tut mar lo ka ing'iyo ko owuok e piny nyaka kanyo kuma ikete kodhi ni romo nade kaeto bang'e ichako pitho mar cham kata gigo mipidho.

Tijni eki dwaro ler kod kinda ahiinya. En gi ohala mathoth kendo ohande ng'eny ahinya. Tijni nigi ohala nikech ong'ere e piny mangima kata e pinje maoko. Maua inyalo kaw koselose maber tikane kata ikete e ndege titere nyaka e pinje maoko kuma idhiuse e bei mang'eny makelo ne japur yuto maduong' monyalo tiyogodo e medo puothe kata gigo madwarore e kare mar tich kata chiembe mapile ka pile. Omiyo maua nigi nengo mathoth kendo onyalo konyo japur kata jalno mopidhe mayud yuto maduong' monyalo konyorego owuon kata gi joge.

Mae nyiso kido mar mor kendo ahinya ahinya ober ne jomatindo kagineno to kelo mor e dhod chunygi nikech paronegi gigo mag tugo kata gigo malombo wang' ka ging'iyo. Ohere ahinya gi jogo matindo kaachiel gi jogo mapod dongo nikech okelo mor kaging'iye kendo kagirango to gineno ka gin gigo mamil e wengegi kendo mamoro dhod chunygi.

Tijni nigi ohala mathoth kuom japur kata jalno matime. Mokwongo en yudo omenda. Ka iuso dhiang' to iyudo omenda minyalo timogoi tijegi, medo dhiang' moro kata kelonegi modong' chiemo. Mar ariyo, japur kata japith mar dhiang' yudo chak. Ka onyiedho to oyudo chak, chagni onyalo hero mar mondo omi ousi kata embe onyalo riyogodo ka chiemo ma ocham kendo ma olosne dende. Tijni kendo miyo ng'ato bedo gi uma kendo onyalo keto ng'ato beto momew nikech onyalo yawo kata kanyo mar yang'o ringo' kendo ous ring'o mi oyud ohala mathoth kabisa kendo ma ong'ere kendo obed gi uma ne tich machalo kod ma.

Tijni nigi nengo mathoth kendo en gohala mathoth. Mokwongo omiyo japith bedo gi jamni mang'eny mo onyalo loko fedha kata omenda ma okonyogo tije ge kaka: chulo ne nyathi pesa mar tiegruok kata omiyo japith nyalo bedo gi chak ma onyalo tero mousi moyud omenda. Onyalo nyiewo godo dhok moko kata chiemo mag dhok moko mani e puodho , kendo omiyo japith yudo pien ka oyaw kar yeng'o ma onyalo yude ring'o mousi mi oyud omenda mathoth kabisa kata mi otigo e timo tijege ma pile ka pile kata e yo modwaro kendo modwani otim.

Gini nikod nengo ne jodak ma alwora nikech ng'eny ji ok ohero mar tedo. To gini tedo yot kendo nyithindo ohere ahinya nikech ochwadore mamit e dhok kendo en gi ndhadhu kabisa ne jogo matindo.

Mondo omi ilos chiemoni, bang' ng'ado kitungu gi nyanya gi mo miketo tenge, ikawo mo to iolo kendo ikete kitungu asto iole ring'o ma isechwako to iweyo ochiek mamit. Bang' chiek to ikawo waru mane iseyiedho kendo ikawo to iwang'o e mo. Bang' wang'o e mo to ikawe to iriwe gi ring'o machiek cha maniseke nyanya gi kitungu asto iriwogi iriwogi to imede mo to ikete chumbi kasto iumo to iweyo ochwiny mar seche piero adek kata matin ne mano bang'e chiemoni dhibedo kosechiek kendo osechwiny mamit ahinya.

Chiemo ni en chiemo mar nyadhi ahinya. Ichame ka ochuoye gi kijiko asto ikawo pala to ing'ado godo bathe matin to ichuoye gi ojiko, kasto ikete e dhok, ahinya oher tii kode kama iriwe keny kata nyasi nikech en chiemo mamit ahinya kendo malungore mamit kabisa

Tijni nigi nengo ahinya. Pidho anguro nigi nengo mathoth. Achiel kuome en koyang'e to ringe iuso kendo ing'iewo omenda mathoth kendo ji ohero kabisa. Mae kelo ne japith mar anguro yuto maduong' ma onyalo tiyogodo e ng'iewo chiemo ma ochamo, ng'iewo lepe ma orwako kata medo pidhogodo anguro mondo gimedre kendo mondo omi oyaw ohande kata gino motimo mondo omi tijni obed malach kendo omed kawo kuo maduong' kendo omed kawo kinde maduong' kendo mondo omi tijni onyuolre kendo okelne omenda mathoth ahinya.

Bang' kawo mogo kendo dwalo maber, ing'ade moluorore ,bang'e igoye moriere maber, bang'e ikete e pan manoseket e kendo tikete e moo . Bang'e iloke go nyaka ochiegi mi olokre chapat, bang' mano ikawo chapat kendo iumo tenge, bang' mano ikawo tong' to itoyo ,bang' mano iole moo kendo ichwafo go tong cha ma nyaka tong no riwre kendo olokre kanyakla achiel . Bang' mano ikawo sufuria kendo ikete kendo tiole tong' mosechwadi cha , bang' mano ichwale kanyakla tiloke mosmos nyaka ochiegi ma olokre rabuor. Mano nyiso ni osechiek kaeto bang'e itoke kendo ichamogi kanyakla achiel ka chiemo achiel mochiek.

Tijni dwaro ng'eyo mathooth mokwongo koa e mbalariany kata kar tiegruok moro amora mong'ere. Odwaro gige ma gwen dhi chieme, odwaro mondo omi ng'ato ma dwatimo tijni ong'e yedhe monyalo thiedhogo gwende kaponi tuo omakogi kendo mondo omi ng'ato ong'e kit chiemo kod kit tuo manyalo goyo gwen kata manyalo biro apoya nono ka ok ong'eyo. Nyaka ong'e kit gwen ma odwa pidho, thuolo ma gwengo kawo kod chiemo ma gibiro chamo kod ratil magibiro tiyogo kuom ndalo ma obiro pidhogie. Nyaka ong'e kar kwan mar gwen ma odwaro pidho, kendo nyaka obedgi lony matut e wi kaka odwaloso kargi mar nindo kata kanyo magibiro chieme e seche magin oko kata seche magiyudo thuolo mar kwayo

Ma en ochele. Ochele kelo mor ahinya, nikech en chiemo ma tedo yot, kendo odwaro mana gigo manok ahinya, mondo omi olokore chiemo ma inyalo chamo. Chutho odwaro mana pi to koda mo, mondo omi olokre chiemo. Okelo mor ne jomatindo ka achiel gi joma dongo. Nikech en chiemo ma nyangafu kendo manigi ndadhu mathoth, to dwaro mana tedo seche ma inyalo chame kata tiyo kode.

Timo tijni nigi ber kod ohala kod yuto mathoth. Achiel kuomgi, omiyo kendo okelo ing'eyo kwan mar gigo duto manie od keno. Mar ariyo, jogo matiyo karka yudo yuto maginyalo timogo tijegi mapile pile kaka ng'iewo nanga, chiemo, tiyogodo kaka gigo maginyalo wuothogo kagiwuok e utegi mar konyruokgi kata mag konyo tijeni giwegi. Okelo ber ne kambi nikech kambi kelo ng'eyo kwan mag gigo duto magin go kar keno kendo mosetiyo gi mapok otiyo kendo ging'eyo chal mar kothe duto manie iye ka kendo ging'eyo kaka gisechalo ka gin madwakethore kata mapod nie kidieny mabeyo minyalo tigo kata minyalo pogi mater kumoro bende ging'eyo ka okalo kuom tijni. Koro tijni nigi nengo mathoth ahinya.

Lipot mar kuonde nueng'o e gweng'wa ichiwo e yore mopogore opogore kaluwore gi lipot. Mokwongo kabisa en nyiso dhoot ka dhot, jaduong' gweng' wuotho e dhot ka dhot ka owacho kendo ojiwo kuma inyalo yudie yor nueng'o. Mar ariyo en luongo barasa. Barasa ka oluongi to ichoko oganda te kanyakla, bang'e inyisogi yore mag nueng'o ma owuok, kuno magiwuoke, to gi odiochienge magiwuoke. Kendo gikaka gidhiwuok gi gimomiyo giwuok. Mar adek, en inyalo orne ng'ato ka ng'ato e ong'we yambe ka inyise godo kuonde ma yore nueng'o nyalo yudore kaka giwuok, odiochieng' magiwuok kod jogo ma idwaro e yore kuonde nueng'ogo gi gigo ma idwarogigo kod seche ma idwarogigo to gigo monego giting' kata gibeddgodo ka gidhi mondo gitim kata manyo yore mag nueng'o onogo onogo go.

Mos kuom bedo gi tuono, ang'eyo ni in gi rem mathoth ahinya to kata kamano, isetundo kar thieth yie ayieaya iywe matin kendo ibolri ka wapimi kendo warangi mondo wang'i chal kata gino ma osebedo ka thagi. Wabrondikoni yedhe kendo wabrong'iyo kaka wakonyi ma ka iwuok e od thieth ka to ok ichak ibed gi rem machalo kod kama. Wabiro konyi kendo wabirothiedhi mi ia ka kain maber kendo iyudo chang.

Gini kelo e pacha jolony mangi ng'eyo mathoth e wi tich magitimo. Tijni chutho odwaro tiegruok ka owuok e mbalariany ka owuok kar tiegruok mar ji giwegi kata mag piny owacho. Omiyo ng'ato bedo gi ng'eyo kendo to gi uma mar timo tije mag gik mag gik ma iloso ma iriwo kanyakla machalo koda ka chuma, gigo ma itweyo ma onego gitim. Odwaro ng'eyo kata puonjruok kuom kinde malach kata bedo gi ng'eyo mapiyo. Giloso gigo madongo makonyo kendo maketo tije matek bedo mayot kendo bedo manyalo tim e kinde mapiyo piyo ahinya, ma ok obedo matek kata ma ok oyombore ne ng'ato ang'ata matimo tijno ka ong'eyo kendo ka otimo gi gik monego timego kendo kaka owinjore time e kuom thuolo ma owinjo timegodo kaka owinjore.

Wende machoon ma jo Kikuyu ne nigi nengo kendo ne gin gi ndhadhu .Ne gin gi puonj kendo ne gin gi dongruok . Ne ginyalo pouonjo jowinjo mane winjo were wende gi kaka jii onego odagi, kaka jii onego erre, kaka jii onego tim tijegi kanyakla kendo kaka jii onego bed e winjruok achiel. Wende gi duuto giko gi manyasani ma iwero awera ma onge puonj kata ma onge kuma ochike. Chutho ok gitang' kido mar jomoko kaka jokikuyu kata nyiso kuonde mane giaye, kata nyiso gigo ma gitimo kaka okuyu. Mak mana, gikelo mor kod miel kod koko kod gigo ma ok ochanore kendo ma ok odimbore ma ok nyal pim gi thumbe machon mag okuyu.

Mae en mogo mar kuon. En kod nengo ahiinya e alwora marwa, nikech oganda mathooth ohero kuon kendo giketo kuon kaka chiemo manigi nengo. Ok onyal kalo odiochieng' ka ok obedo e chiemo magichamo, ka ok gichamo kuon e wang' onyango to ibiro chame makmana koda ka pi kod mach kende, kasto ichwake bang'e ikete ochwiny nyaka ochiegi ma chame. Chutho ok odwar thuolo mang'eny kata gigo mang'eny mondo mi losego eka mondo ochiegi to mana gigo matin kende mondo mi lose godo.

Gigo ma nigi nengo, thoth kaendi, mokwongo en abokado. Abokado nyalo golo mo ma inyalo tedgo, kata ma inyalo wichruok go. En gi nengo ahiinya, nikech inyalo gole e pinje ma korwa koni, nyaka e pinje ma oko, kuma ok oyudre, kata ma onoke. Nitiere masinde malose, kendo madiye makete ma obed maber, bende ni kaendi.

Kae en kar piedho kata chano gigo midwater oko kata midwa usi. Ka osekelgi ka gia e puodho, ipangogi ma owinjore, ichano gi achana ka mago ma okethore kata ma odiyore to iketo tenge. Mago mabecho kendo malecho iriwo kanyakla kendo ikwanogi kendo iketogi kanyo achiel kuma iterogie kendo ilosogi mar mondo omi giikre ne uso kata mar mondo mi tergi e pinje maoko. Iketogi e kidienje mopogore opogore kaluwore gi pek margi, ber margi kata mana dongo kata tindo margi be inyalo tigo e pogogi e kidienje ka kidienje ma opogore opogore kaluwre gi ranyisi ma opogore opogore manie kindgi manyalo miyo ong'e ni moko tindo, moko dongo, moko lecho, moko becho kata ma ok becho ahinya.

Kae en kar chano gigo midwaket e ongala machielo. Chutho chutho to en olemo mar abokado. Abokado kosegol e puodho, to ikelogi bang'e iologi kumoro achiel, bang' mano ichanogi e kidienye mopogore opogore. Madongo iketo yore, matindo be iketo yore. Mago ma okethore kata ma odiyore kata maok niyemamiyo idhi ketgi kuonde ma iusogie e nengo ma opogore opogore to mana kaluwore kod kido marghi, bet margi ni gidongo kata gitindo kata chal margi ma opogore opogore nyalo kelo nengogi mondo omi opogre kata obedgi gwenyruok ma opogore opogore.

Ma en tich mar bao mo, kata loso mo mar tedo, nyaka e kiwango ma ochopo kama koro itiyo kode kata iuse. Okalo e kiwango ma opogore opogore, mondo omi ochop e mo ma itiyogo kendo ma iuso. Mokwongo okalo e ratil mapimo kendo rango ka oromo gi ratil ma onego gol kendo usi ne jogo ma dhi tiyo kode. Bangé imwono e kor gino ma en tie nyinge, kod atamalo mare, kata kwan mar mo manie iye, kaluwore gi kiwango ma moro ka moro otingó. pichani kendo tangó tich. Jogo ma olworo ka oseyudo tich. Ondikgi e kiwango ma opogore opogore, kendo omenda ma ondikgi, nyalo konyo gi e timo, kata gigo ma gidwaro ma pile ka pile, kata konyo gi e tije gi giwegi. Ma migi chiemo ma ginyalo chamo, kata omenda ma ginyalo tiyogo tijegi.

Tijni nigi nengo, mokwongo ma en kanyna. Oluo oluo kuonglo nigi nengo mopogore opogore. Mokwongo, omiyo ng'ato chak, Chagni inyalo madhe kachiemo inyalo nted kode koda ka chai mimadho kata inyalo ole e alot mosetedi kasto oketo alot bedo mamit. Kanyna ko onyuol, nyathine inyalo usi kendo mano nigi nengo mathoth. Oluo oluo okuonglo owuon bende nigi nengo inyalo idhe kata onyalo tingo osigo mathoth ma ok nuyal ting' gi dhano giwegi e wigi, kata mana ka giriworore. Oluo oluo okuonglo nigi nengo mathoth , kaachiel kuom gi to en ring'o. Ka onege to ringe inyalo cham kendo nyalo konyo e gero dend dhano kendo miyo gibed gi chiemo kata mana ndalo ma kech ntiere.

An kod luoro ahinya gi yedhe manondikna gi laktar. Sama ne ondiko na yedhe gi ne wan jii mang'eny kendo ne ok ochikore koda tiir. To yedhe manondiko na gii ok ane ka gichikore kod tuona. Daher mar kwayi ni iwinj ane tuona mondi parna ne kata inyisa mond ikonya gi yedhe ma in iwuon ineno koluwore gi tuona ni manyalo konya nikech, an gi luoro e dhod chunya ni yedhe ma laktar ondikona gi depo ka ok okonyo nikech ok giluwore gi to mane an go. Koro akwayi mond indik na uyedhe mochiko kuro moluowre tir gi tuonani mondo mii odhi othiedha mi ayud chang maber mondo kik achak abed matuo kendo kata abed gi tuo machal gi mane an go ni, mana kuom yieni ka inyalo yie mondi tim na kamano.

Amosoi laktar mar paro, ka aparo ni ingima. An be adhi maber ahinya. Nyocha awinjo e denda ka ajony kabisa, kendo seche moko ka abet kata ka aling' a lingá to awinjo ka wiya bara matek kabisa, kendo seche moko abedo gi wich ma wirore awira. Ndalo moko chien ka anyal paro. Bang' kinde machwok ahinya, to gibedo ka wiya osewil kodgi. Ne aparo mokwongo ni en tiyo, to afwenyo ni obedo ka luwore gi two mar paro mane asebedo godo chien kachacha. Koro pimna ane mondo inyisa kaka anyalo yudo chang kata kony, kaluwore kod paro, kata del majony kaka mara ni. Mondo ingád na rieko.

Bang' ngado kitungu kod nyanya, to akawo kitungu aole mo, kaiseolo kitungu e mo, to iweyo chwakore mar dakika abich, bange' dakika abich, ikawo nyanya to iole kitungu bange' itoyo nyanyacha nyaka tore magiriwre gi kitungu bange imedo chumbi bang' medo chumbi iriwogi kanyakla, to iolo pi kikombe achiel, bang' olo pi kikombe achiel, ikawo chiembi miseketo tenge', mani iselwoko mani itengo' ma otwo, bange' ikawo bange' ikawo kendo iketo e iye, bange iumogi kanyakla kendo iweyo ochwakore mar seche piero adek kende, bange' itoke ka osechiek.

Eh, jotend dini osebedo matek kendo motegno e riwo oganda kendo kelo oganda e kanyakla achiel. Gitimo ma e yore mopogore opogore. Mokwongo en yie ne oganda te biro e chokruok ma ok ging'iyo ni en oganda madiro kodgi kata manie yie margi ma ok gidewo ng'ata ang'ata kata jwang'o ng'ata ang'ata kata riembo ng'ata ang'ata ma oriwore kodgikata koko e kind oganda gi oganda. Jotend dini kelo kwe ka gioyo ji kanyakla kendo gilando kwe ne oganda duto maok ging'iyo yie margi kata obedo ni gidiro kodgi kata okgidir kodgi kata ka ka gin e yie mopogore opogore, to giriwogi kanyakla mana ka oluwore gi wachgi ma otegno ma gijiwogo ji kendo giriwogigo kanyakla mondo kik oganda opogre kata okel tulo kata koko manyalo pogogi gi jowetegi.

Ma en picha manyiso kar loso chenro ma ochan. Pichani tangó kuonde ma otingó, kendo otangó kuonde ma gik moko kale nyaka gichop e okang' ma koro inyalo ti kodgi achiel ka achiel. Onyiso gigo madongo dongo motudore kanyakla, kendo matiyo kanyakla, ka moko chwadore migikel, kata ginyag gino ma inyalo ti go e okang' mogik, ma koro oseikore ma ngáto nyalo tiyo godo achiel ka achiel, ma ok ochak otere e okang' machielo mondo omi olose.

Gige mag digital medo jiwo winjo mar oganda, nikech, gin gi lony mamalo. Gimiyo oganda thuolo mar timo gik ma opogore opogore. Kata ok ochuno mar mondo omi gichop kuonde ma ginyalo timo e gigi. Giyawo winjo mar oganda, kendo giketo luto ombulu bedo mayot ka ahinya. Gitieko chung' mangény kar goyo ombulu, kendo giketo yo mar goyo ombulu bedo mayot, kendo dhi mapiyo piyo. Nikech oketo oganda duto e kanyakla achiel kendo oketo gi gidhi mapiyo e seche ma gigoyo ombulu, kendo oyawo winjo margi ngáto ka ngáto.

Tudruok machiegni mag yuto mag oganda kod timbegi, osekelo oganda duto machiegni e yore mangény. Oganda matiyo tije machalre, nyadingény, dak machiegni, kendo giwinjore, kendo giherore ka luwore gi tich ma gitiyo. Magi duto kelo oganda duto ma opogore opogore e kanyakla achiel kendo riwogi machiegni e kul achiel.

Midhiero mathooth omako piny mangima. Moko kuomgi, gin yamo makutho malich, maywero ji nyaka e nam, oula, koth machwe asasa, kod tuoche madongo dongo. Midhiero kaka mar oula, ketho mwandu mag ji, kuma otingó koda ka cham, uteji, kuondegi, kata kaka two mane okalo mar korona. Mane ochando piny mangima. Magi gin midhiero machando piny mangima kendo giduoko piny mangima chien, kendo gimiyo piny mangima bedo ma pek kendo bedo gi okang' mapek mar mondo omi odhi nyime.

Timbe jonjore hinyo oganda e yore mathooth ahinya. Achiel kuomgi en tieko ngima oganda. Jonjore sama mecho, gitieko ngima oganda. Nikech moko kuomgi kawo gigo gi thuon ka jomoko okdwar, to inegogi. Mar ariyo, gimiyo oganda wito mwandugi. Gitieko mwandu mag oganda. Gimayo oganda mwandugi githuon, ka ok gichulo gi gimoro amora. Mar adek, gidwoko oganda piny. Ginyalo tieko ohala mar oganda, kendo giduoko oganda chien ahinya. Kendo ginyalo miyo oganda obed gi dok chien mar dongruok kata dok chien mar bedo gi mijingó mar tich, kaluwore gi gigo ma otimnegi gi jogo ma ok ochimo kuro.

Nyithi kiye onego wanyis hera e yore mathooth. Ka mokwongo en kawogi, kendo pidhogi. Nyithi kiye onego oganda okaw ka nyithindgi giwegi. Mar ariyo, onego wamigi gigo ma gichando. Nyithi kiye onego omi gigo ma gichando, kaka chiemo, gigo mag somo, kaka gigo ma gidwaro mondo omi gidag ngima gi ma pile ka pile. Mar adek, nyithi kiye onego orwaki kaka oganda ma moko. Onego nyisgi hera, onego nyisgi mor, kendo onego rwakgi e kidienje kata kwonde ma irwake oganda mamoko. Mondo omi nyithi kiye gi be ongé, kendo owinji kaka gin be gin mana ka nyithindo ma moko ma nigi wuonegi kod minegi.

Ka oboke mari mar riembo matoka kata nyamburko ndalo mare orumo, ji nigi yore ariyo minyalo yudogodo oboke manyien. Ma okuongo inyalo dhi e ong'ue yamo, bang'e ibiro miyi yore ma ilu nyaka iyudi kaka imiyi oboke manyien. Yo mar ariyo, en dhi e apiso mar piny owacho kuma idhi luwo okang' ma owinjore nyaka ichopi e kanyo ma imiyi oboke manyien kaluwore gi nyamburko ni, ndalo ma nyamburko ni osekawo kod obok duto ma oluwre gi nyamburko ni ma idwarone obokene manyien no ka owuok e ka mbi mane omiyi nyamburkono, wegi kata piny owacho owuon.